Kore ikiasin e biotisho naaishoori te emurua aang, naa tenebo o biotisho o nkera, amu keyaa naa inkituak sipitali teneini, meshomi naa aisho isintanuni, tanaa sii meshomi aaud isintanuni, tenebo naa o biotisho o nkituaa naatunutate, anaa duo kilinik, amu keyare naa ninche nepuo naa metabaki teine, nedol naa olkitari eneikunaari na ninche biotisho enye. Kore sii aitoki nkai kiasin e biotisho naishoori te emurua aang' naa tenebo o biotisho naa oo ndamunot, nkaraki kore naa ina sipitali, netii naa olkitari loo ndamunot, oopuo naa ninche aisho iltung'anak baare o lomon loo ndamunot, pee epuo naa ninche aatum indamunot sidan, nepuoi ii aitoki aisho iltung'ana embaare e moyiaritin naijo duo noonkoshua tenebo o malaria, o nkulikai kumok ake naijo abaiki imoyiaritin oo nkonyek.